Tijni nya konyo ngato kaluore gi kaka oloso masai moloso pot mokete kodhi .Kodhi kaka skuma gin gino, ok ket negi pot, gin igero negi gimoro tiketogie to machalo kaka yien gin iketonegi pot

Kuom gini awinjo ni kich imiyo ndalo moko mondo ochiegi. Bang' kosechiek to moo dung' oko bang' ka moo osedum tiyudo ka kich bende fuyore mang'eny kidhi marach bende ginyalo kayi.

Mae en golo mchele e puodho gi mashin kasto ibiro imoyo kasto bang'e ibiro din tiket e gunia tibiro dhi usi mondo jopur oyud ohala. Ma en pur gi ohala

Chiemo ni iloso ka ikuong itedo, ing'ado ring'o matindo indo, tiketo ring'o tichwako, kosechiek tichielo, kasto ichielo skuma bende bathe gi e sufria machielo .Kasto bang'e tiolo pii titedo kuon. Bang' tedo kuon tichamo kuon kod skuma

Gige tich madwarore ka gin kaka kwer, namba achiel, namba ariyo gin mbolea, namba adek, gigi koket, koseketgi maler to kudni okbi chamogi

Kaneno tijni to gima biro e pacha en ni ma alot kienyeji. Ma alot dek kendo dek oluoro kute, kendo dek dwani mondo puodho obed maler sate. Kasto nitie level ma kochope tiyare, bang' koseyare to nitie kama nyaka ochope to koro ok nyal ng'wede nikech koro osetii

Ber ma ayudo kuom tijni en ni tijni kelo i ncome. Kisepidho gwendi mag gredi tiketo gi eot to ok iyudo compe gi jirende bende ok iyude compe gi ng'at ang'ata to income to obiro keloni due to the chick mash that they serve

Gik man kod nengo ka gin kaka olembe, wan ka gi machunga man gi ndhandhu kuom del, wan kacha gi carrot ,wan kacha gi pumpkin, wan kacha gi mananas, wan kae gi nyanya, wan kae gi mapera, wan kae

Gima kelo mor kaneno kaa, wan kae gi olemo, wan gi mapera, wan gi machunga, wan kae gi water melon, wan kae gi karat. Magi are health, gigi ,magi gima miyowa wabedo healthy e

Weche man kod nengo kaa gin kaka mandas nika, wan kacha koda ka pancake, wan kacha kod chilli, gigi koriw gi to gikelo, gimiyowa some energy e del to gin gik moa e puodho

Gima timore kae en ni, bando nopure bang' kosepure momoye molose maber nene otere e factory, bang' kosetere e factory tolose mogolo mogo miluongo ni Raha. Magi mogo milose factory, mogo ma ong'ik

Anyalo puonjo ng'ato tijni kaluore, kadhi kama anyiso ng'ato mondo kochok loo ool e gunia, bang' koseolo kodhi mar skum achuoya, bang' kasemanyo koth skuma achuoya, tichuoyo e gunia tichuoyo nyaka bathe kasto ipidhe kasto iolone pii

Ng'ato nyalo loso chiemo ni kaluore gi viragu mopogore opogore. Anya, inyalo loso, itedo mandas yore, itedo gweno yore, ingado, kachumbari yore kasto iriwo gi kamoro achiel. Chapat cha be itedo yore gi alot kasto iriwo gi kamoro achiel tichamo

Gima biro kuom ka en pur gi ohala kod pith. Nikech ineno kaka ng'ani nopidho gweno, ogolo gweno ka, ng'ani nopidho waru, koro otedo chips ka ng'acha oloso gine michame godo

Kaneno gini to gima biro e pacha en flood. Flood en oula, ma oula maluor e gwenge, nitie gwenge moko ma oula oero ywero kendo gin e low side of the river. Koro oula obiro tonyalo kalo kod nyathi nyaka ute

Kinde mokuongo mane atimo tijni, napuro kasto akomo bando kasto aketo ne bando mbolea. Bang'e nagone bando loo machoke nuoye kendo to bando ne ok ochiek maber nikech nakoso mbolea minya gone mondo odong piyo piyo

Aneno kaye, ka jatelo olimo jopur kendo jopur miyogi explanation gi more details about their crops mosebedo packed and sealed. Aneno oganda, aneno olayo kacha

Yore matinde ikwayo go kony gin kaka, jomoko tiyo gi redio, moko tiyo gi TV,jomoko tiyo gi internet, jomoko tiyo gi through mesages. Gitiyo gi yore mopogore opogore lakini the main en redio tu wakilisha ujumbe haraka haraka

Gima timore kae en ni tuo nego jamni nikech jamni okoso gima gicham, ma kelo nyaka tho mag dhok. Kaneno dhok man piny gi, magi dhok masani ok nyal, nyaka migi chiemo kendo nyaka thiedhgi. Tuo ni

Ber mayudo kuom tijni nikech mae en kitungu. Kitungu koyudo kamoro ma miyo toyudo pii bende nitie motegno maber, to kitungu ni obiro nyak mokelni income mo sava kamor maduong'

Gige tich madwarore ka gin kaka mask, odwaro kaka kwer, odwaro kaka averall, odwaro gumboot, odwaro gloves mabiro konyowa e nyono. Gambut kata kirwako to kata chieth dhiang inyono to ok bi interfere gi

Tich pidho skuma nikod aluora e gwengwa, ma kaluore gi kaka kitimo ne skuma mulching to chieng',manyisoni chieng' okbi goye direct nikech oyudo ngich moro to skuma en gima dongo piyo piyo ma en okelo

Tijni kisungu luongo ni irrigation. Tijni itimo ka ng'ani goye, ng'ani go pii toringo kadhi e puothe to kosedhi e puothe to kene vegetables ge mopido. Ma itimo during dry season to avoid drying

Gima biro e pacha keneno gini aneno ni kare pith mar rabolo nigi mwandu. Kaka ng'ani opidho rabolo, kasto opidhe loo ma miyo ma rabolo is growing well ,fertile. Ma opidhe opong to muol, opidho odhigo

Weche duto man gi nengo ka gin kaka, skuma minyalo chiel koda ka nyanya, wan gi tong' minyalo chiel gi nyanya. Wan gi koth skuma mabe inyalo ludi, wan gi koth gine mabe

Aneno ka kaunti government of Nyeri oketo mtungi ka kendo ngato puke yugi. Ma konyowa e rito aluora wa kuma wadake mondo kik nen ma, neno mochido. Aluora mochido kelo tuoche, aluora maler ok kel tuoche

Gima timore ka, aneno ka jopur keto flower yore ka yore, ma english luongo ni floriculture. Floriculture is the keeping, keeping and planting of flowers in a greenhouse

Gikma kelo mor kaneno ka gin kaka yuto ma japur yudogo bang' kosetieko pur kendo gin kaka ,they are the incomes that farmers do get. Koro ngani oseuso kendo osepang' gundene, onyalo kata bedo gunde mariewa, onya kata bedo gunde mchele.

Tijni an ahere gi gimomiyo nikech kisedhi puodho miya puodho migolo bando miridho mibiro imoyo bando kaso bang' suso bando. Kisesuso bando ni ichak imoye motuo, kasto inyange kasto idhi ikane, kasto irege, bang' kiserege tiyudo mogo ichamo mondo i gain energy

Mae en pur, pith kod ohala. Aneno ka magi jo agriculture morwako koti marachar ni, obiro hoji jogi ka mondo gingi kaka ler, kata ber ma gigi kelonwa e ute kuma wadake

Aneno kae ka nitie jal moro miuso ne gik moko moae puodho kendo aneno ka ongiyo gi kaka motegno mondo onge kabe gin bidhaa motegno manyalo konyo e yoo madieri

Kae, okane gimakelo mor, kaluore gi kaka yoo marach ma gari otingo mzigo to ok nyal ringo mi gari kier e chuodho magore piny. Samoro kata notingo gimoro ma important ma delicate koro odwaro mondo ochop kamoro at a faster speed, to ok nyal chopo

Tijni okonyo wa e aluora. Kaka sama chieng' rieny inyalo toyo gi pipes kata inyalo tiyo gi water camp mondo i spread all out the water in the farm mondo mi alot skuma mipidho ni onyagi kata sama chieng' rieny

Chieng' mokuongo mane akuongo mako kweru ne oka ngeyo ni ichuo kwer dhiang' maber mane abagni mi nyaka dhok ne bagni, anbe nabagni. Gini nogoya nyaka piny ,mondo mi nang'e mako kwer to kawuono to koro angeyo make nikech asemake continuously

Ber miyudo kuom tijini en kaka rombo en lee ma pith ne yot nikech en bang dweche auchiel to rombo osenyuol to obiro miyi income. Rombo bende oksungre, rombo chamo lum, rombo chamo gimoramora moriwo.

Tij ni kod nengo kaluwore ni ya kisepidho ruath mobedo maduong kama, moko inyalo ter idhi yang’ kata moko inyalo ter puodho kaka kama koro is a ranch. Kopidho kiranch to mago dhok miyang’o. Kaka ineno ka dhiang’ ni en sani koyang’e tonyalo golo kilo maber.

Ma pur mar njugu. Pur mar njugu kelonwa income. Kisepuro njuki mi onchiek ti idhi ipudhe, tipone, kisepone ti imoye titoye kasti rege.

Ma aneno kae ni en pith mar kich, kich en gima nigi pesa. Kich ka osechiek to ibiro winjo ka odung' to ofuyore oko, bang'e ibiro dhi gole, ka osegol mo to inyalo usi mondo oyud income.

Koth oganda ma wan godo kaa, wan gi oganda miluongo ni nya saire, wan gi oganda miluongo ni Punde chalre, wan gi oganda miluongo ni leso tiat, wan gi oganda madongodongo, wan gi oganda type ka type wan go nyaka mwezi mbili.

Kae aneno ka jatelo biro ng’iyo tij jo agriculture kaka tij agriculture chalo. Kaka koro ma nitie sikuma, aneno ka jatelo ochung ka ja agriculture bende ochung ka gingiyo kaka sikuma ni chalo kendo ji time.

Ka a gima aneno, aneno ka raboloni ochako tuo kendo pote maokoni walore kendo ite bende chako wuore kendo aneno ka mama moro bende sieme kanyo ka jomoko bende ng'iyo gima mamano wacho.

Dhok ma awacho maler gin kaka Kiswahili, English, Dholuo gi Kisii bende awinjo mathin.

Gini konyo yud, konyo jomadongo e yor nyieo gikmoko ma gikoso nikech gin joma jomoko ochando to jokmoko bend oknyal nueng'o mapiyopiyo koro pesani konyo jogo e yor nueng'o kendo konyogi e yor konyo gikmamoko

Kita mar anyola kuma aaye ber ningechi jonyuolna konya, akonyo nyaka anyuola na, akonyo nyaka dayo moro motii ma an go e anyuola na maok nyal. Akonyo ng'ata ang'ata eyor timo gimoro ,bende jii bende ohera e anyuola nikech kita no

Kuom an, anto ok ahero gini gi gimomiyo, ngeche wapidho chiaye mondo okonyowa, ok wapidho chiay emondo onegi. Jogi nego chiaye mapuk remo mamoko nang' remo to wan chiaye wadwaro ni mondo wakony

Gini wapure ewi got kamotimo kite kite, wapuro, wachoko buya, wakome at a distance moro mowinjore, kasto waketo, wadoye, wagone yath mondo kik koth kethe kasto warito ka osechiek to wagole asto wadhi wause

Waketo puodho bedo, wapuro puodho bedo maler, kasto wayoro puodho asto wapidhe, kasto wamiye duration ,kasto wadoye kosetii .Kasto bang'e tigone yath mondo kik kute chame, kasto bang'e tange, to odhi bedo ready mondo ochame

Mondo mi irit gini mondo kik kethre, nyaki kawe midhi ikete kamoro mok ng'ich nikech kowinjo ng'ich cha to bro kete kasto ochako tii nikech magi gin gik moko ma gin gi kodhi koro inyalo ket kamoro motwo maber mok nya miyo otii mapiyo

Kisekomo bandoni kaka kori komo mani tijni ok en tich matek inyalo pidho inyalo manyo pis kati nyalo kome e diere bando go inyalo pidhe dier bando go. Asto to bang'e sami doo bando go tidoye to bando go be owinjo bed ni iketo ne gi mbolea nikech tuo does not require mbolea

Anyalo puonjo ngato tijni en niya, anyise kaka onego oloso puodho into paddocks paddocks, kasto koseketo e paddock paddock kasto anyise kaka oketo kodhi e distance kasto amiye duration, omiye duration midoye kasto obiro ogone yath kasto bang'e gino biro bedo maber

Aneno ka mama moro uso ka to jogi bedne biro nyiepo, aneno ka ng'ani oting'o machunga moro e lwete nyaka bed ni gi go beche kasto rabolo aneno ki uso ka aneno water melon aneno olembe modhuro ka mi uso manyalo kelo dongruok.

Chieng' mana kuongo neno gini e namor aduwa, kendo namor neno gima chalo kama pok naneno ,mano e first day mana kuonge nene, to bang' nene nomiyo abedo gi gombo mar neno gimoro ainano ka an be chieng moro nyasaye biro miya.

Tijni ber kendo ober nikeche okonyowa e yor yudo pi, jopur ok chandre ne yudo pi, pi maler en ngima to ngima irito to ma bende konyo nyaka ji e modho nyaka joma nie puothe.

kuom tijni ber mwayudo en olemo monyago kaka mama otingo gino kanyo, bang' kose pidhe tobiro kelonwa tipo ok kata tipo kende obiro kelonwa nyaka olemo maji dwaro manyago okelo nyaka bao e

Gik makelo mor maneno ka gin mana sunflower, sunflower kose medo dongo mogik e kiwango moro moholo mikete moliero kasto kachieng oserieny to otuo to ogolo kodhi michamo

Tijni ni kod nengo e a luora ma kaluwore gi kose pidh yiende yiende attract koth kose attract koth ,lum mopidh kae gi gin gimako soil mondo gik lo erosion otimre mano e tich maduong magi timo.

Kinde mokuongo mana timo gini noyudo ka pod athin to nadhi kwath ,gimo miyo natimo gini mano mora en ni kaka na neno ka diel chiemo ma diel oyieng' ma diel koro chiemo to chikre achika chikre achika mano e gima nomora chieng mokuongo momiyo adok mar ariyo.

Tijni owinjo apuonj ng'ato, gima okuong otimo, okunyo bugo, kosekunyo bugo to oolo mbolea piny, koseolo mbolea piny tokao buru toolo ewi mbolea mool e bugono kasto oketo kodhi ni. Koseketo koth rabolo toumo rabolo, oolo loo kasto ongado mbolea mapiny

Gige tich madwarore a tij ni gin kaka Kwer, dwaro tinga, dwaro tol, dwaro jotich, dwaro kodhi, dwaro gik ma moko ma be dwarore ka.

gima timore ka aneno kagima chalo gima piny otuo. aneno ni yiende moko achiel achiel achiel achiel kasto gi chiae moko be nie iye kona kocha achaka aneno dhok moko ka kwae for lack of food.

Ber ma iyudo kuom tijni en ni okelo tipo. Bang' kisetimo ka, pidho yien, tiolo ne pii ,tobiro miyi tipo. Tipo ma ibiro yweye sama chieng' rieny kata kiaye tich iol

Anyalo puonjo ng'ato tijni kanyise kako kwongo okunyo lowo, kasto oketo lowo ochoko lowo kasto chungo kasto okao lowo to tielo ei pot, kasto kosetiele pot topango pots gi in the required places mondo ong'i kwand.

Aneno ka ji oting'o boards kaa mag gikmoko machalo save nature for the future mondikgi mang’eny gin gikmoko makonyo wa ng'eyo

Ber mayudo kuom tiyo tijni en ni omio abedo gi mawaidha kendo omiyo abedo gi ng'eyo mang'eny mar konyo kata loso chieng moro kochak omiya tich aila ni to abedo gi ng'eyo mar loso maber

an awacho nahere nikechekakoro wapidho yien kama nikech ka noula nyalo kethe ,kawa pidhi yien to yien is a water catchement obiro konyo wa e gengo oula mayalo kelo mondo oketh puothe mangeny.

Ma gima kaneno to gima biro e pacha en ni ma pur gi ohala. Nengeche kisepuro nyanya kaka aneno ka nyanya biro ka ni, kisebiro idhi iuse tiyudo pesa. Apoyo cha kipidho maber modongo, kisebiri doye miuse to embe okelo pesa, magi e gik makelo yuto.

aneno ka mama ni opuro bel kendo ong'iyo bendni mondo kata ka oneno ka nigi kasoro to onyalo kata twe gimoro mabuogo winy mondo kik winy keth bel nikech bel ka osechopo ka to winy ketho to mondo orit bel otuo kasto ong'adi to odhi omoo to oswagi

tijni itimo ni kosepur kasto ikao tol to irieyo koni tirieyo kocha kasto iguro peg kasto iguro peg kocha kasto ibedo gi ket pimo kaisepimo kasto igoyo bando distance ma idwaro mondo owuog e straight line kasto ikomo bando bang' ka isekomo bado to iiko

Gimatimore kae en ni aneno ka omi rombe chiemo oketne rombe chiemo kama gichieme mi koro okgiwuoth ka gimanyo chiemo chiemo ni ka ma is like a zero grazing method chiemo ni ka ma rombe okwuoth ka gimanyo chiemo

Tijni itimo koselos puodho maler kasto ipidho kitungu kasto imiye ndalo moko kasto idoye mae ichielo nyaka kwondego mondomi kik oula dii interfere gi kitungu mopidh

ka anono tijni gimabiro e pacha en ni mama ni ja agriculture kendo okunyo pii manyalo konye e yor olone gikmopidhogo pii saa ma chieng rieny mondo kik gigene tuo e puodho

tijni ahero nikech koseger yao, to okonyowa e yor yudo pii mar modho maler, pii ma waolo e puothewa, manyalo luokogo, pii manyalo tedogo, pii manyalo luokorego, nikech kata pii maotwomogo okolil

tijni nikod nengo gimomiyo awacho ma ogandani kaka koro en nii oseliero koliero to obirochiek kosechiek to wabiroweye mondo otuo kosetwo to wakawe to wdhi wamoye to wadine to wakane

Gige tich ma adwaro e tijni gin kaka imiyo gwen chik mash, imiyo gwen pimodho, igero ne gwen kuonde ma ginyuole, imiyo gwen yath ichanjo gwen, mondo kik gwen thoo ka tuo moro amora obiro

Aneno ka pii ringo e puoth kitungu kendo babani temo yao pii mondo oring maber mondo owene kitungu negi, chambegi lwasi makare mar dongo nikech pii mang'eny ketho gigo mopidh

Aneno ka mama uso, ng'ato bende obet e bathe kacha, mama moro bende orwako mask ka, to baba moro bende biro , ogo yath manyiso ni nitie kute moko ma nikaa maricho motemo nego mondo kik bii keth ne mamani gige ma ouso e chirogi

Ber ma wayudo kuom gini en ni ng'ani ka osegoyo yath gi kaa, to obokonyowa e nego kudni moko mathindothindo man kaa manyalo ketho cham kata manyalo ketho gikmoko man kae kaka bape moko ni ka, yiende moko ni ka. Otemo nego kudni mondo kik kudni keth gikmoko.

E aluorawa tijni itimo ni igonyo diek gi rombe to idhii kamoro ma is awide open area to iolo rombe gi diek kamoro ma be oloth oloth koro gichiem, ka gisekwayo nyaka midhiambo to iduoko gi dala ka gisemodho bende nyaka gimodhi

ka aneno gini to gima biro e pacha en medo pi ne del ,water melon moting kani en kichame tomedi pi kendo omedo remo e del kendo omedo nyaka kendo omedo nyaka energy to mar ariyo water melon is a fruit fruit konyo bang chiemo

ber mayude kuom tijni en ni ka gigi oseket e pot kama mopidh gi to gibiro dongo ka gise dongo to gibiro nyago olembe to olembe magi nyago gi ema bende biro konyowa e yor chamo olemo kata kasto mar ariyo giketo tipo bende bede.

ayiego ningeche ka isedhi e update mar mbui to inyalo wuoyo giji mang'eny moloyo kimanyo ng'ato achiel achiel achiel achiel gini moloyo kingiewo data inyalo inyalo kata wuoyo gi over a thousand moloyo gikolo transport one on one kimanyo ng'ato

jower adek mahero e ngima na ahinya, mokuongo en prince indah mar ariyo en musa jakadala mar aderk en Elly Toto

En Prince Indak kasto wend Prince Indah mahero en mowero 'Dichol' ma 'Akono minena nadhi kaochena, nikech akono mama nadhi kaochena'.

wan gi amal mar dhi doyo ne ng'ato ,wan gi wango maka, wan gi golo kuoyo ,wan gi uso jamni wan gi dhi ne ng'ato aora kata omo ne ngato pi.

sirikal mar kaunti nyalo rakore kod midhiero ni ka omiyo rowere mokoso tich tichi, rowere koseyudo tich ok obiro bedo kata gi time mar dhi ketho gir ng'ato pache biro mana siko koparo tije cha ka oa e tich to ol kiny odok e tich kendo

tijni ni gi nengo e aluorawa nikech nikech sama ok chanj guok kata ok thieth guok kapono kayi to onyalo negi ,samoro sudhe nokaye ,kodhiedhe kama to samoro sudhe chako kaye to ok nyal miye inteference ka oka ng'ato.

gini ahere ni ngeche onyalo ting'o kata mana buge ki dhigo sikul onyalo konyi e tingo lewni kidhi wuoth ,onyalo konyi e tingo gik mang'eny mathindo thindo kata kaka jo uso tiyo ga kode e yor uso

gik makelo mor ka aneno ka gin kaka gik mpidh gi, gigi kose pidhi mochopo e kiwango moroma chama, to sama ibiro chiemo ibiro bedo mamor kuom tich lweti misebedo kitimo moko inyalo kata usi.

Kaka aneno gini gima biro e pacha en pith mar spinach ma pith mar spinach aneno ka ngani e view e ka ka be en gi some diseases, diseases maketho spinach inyalo thiedh kapod mapiyo piyo.

mana neno gini namor kendo nagombo mana mondo ati kode pilepile saa ka saa mor mara nomiyo agombo tiyo kode mang'eny kendo nagombo mondo ati kode odiochieng' kodiochieng' ka feel like yani agomba gomba mondo ati kode kata obed mara.

kae aneno ka ji oriedo ,aneno ka ji oriedo ka manyaka bed ni nitie gima timore mbele ka kendo kata ka en puonj moro, to en puonj madhi mbele to jogi obiro view obiro neno gima timore ka atleast gi nyalo kawo go pach jopiny.

Weche mag ber mar ngima choponwa e mbui kasto ka gise choponwa to jogo man gi ng'ol kata jogo ma ok nyal yuto maber kata jodongo wan oyienwa mondo wapuonj gi kata mondo wadhi watangne gi wane kanyakla atleast one ber mar bedo e mbui

maa en yadh bando, yadh bando ni gima okonyo ka a,onego kute tomiyo bando nyak malach kendo omiyo bando grow healthy nikech ka kudgi ok cham bando to bando nyaka grow healthy mondo okony piyo piyo

Mokuongo mane atimo tijni ne amor ahinya nikech pith atuto pith atudo en pith maber pith atudo en ber kendo sama ne apidho atudo gi ne en mor kendo ka giwuotho e liare kagise nyuol nyithindgi ne kelona mor mor kata ka aneno ka giwuotho

Gima miya mor ka a en kaka it spinach opidhore kendo opedhore adier kata in ineo kopedhore ,kae to tie s spinach rachar kaluwore gi fertile soil mokete gi mbolea moyudo .

Kaka anyalo, kaka anyalo chamo chiemo ni en kama. Adhi akawe tapoke, takete e sufria tachwake, tagole tokwe for some times kasto bange kosekwe tachame kata kagi chai tamadhe gi chai ,kata ka chai onge tachame kamano, abang'e

Ma iluongo ni dhania. Dhania ni en okonyo e gik mangeny, okonyo e keto ladha mar chiemo, okonyi keto chiemo dung' mamit kitere e mesa, okonyi e medo ndhandu mar chiemo mondo chiemo obed mamit

Gimo omiyo, gimo omiyo ahero gini en ni oganda kosepidhi en ni odongo piyo piyo todhi oliero, aito koseliero tokelo olemo piyo piyo piyo, mbolea, oganda wuok piyo kasto bang'e tinyal tede tichame kendo

Joma ang'eyo ka gin kaka apilo kendo it apilo, kendo apilo nigi nengo. Nengo mar apilo mathindo thindo gi en okonyo e gengo, inyalo chamo gimoro to iyi nyalo kayi, koro kichamo apilo to iyi ok bi kayi

Gik makelo mor maneno ka a gin kaka, aneno gwen, aneno chiemb gwen, aneno kolier tonde tonde ma gwen chieme, aneno kaka olosne gwen kuonde mopogore opogore ma gwen chieme, aneno kaka gwen nika thuondi koda kasich.

Owinjo obedni ikete kama ok ngich ahinya nikech ng'ich no koyudo to nyalo miyo otii mapiyo to mano ok ber. Koro ikete kamoro ma cool and warm. Asto pii be ok owinjo bedni iole, dhi kuome, ka pii odhi kuome to obiro tii piyo

Kit gini ma ahero en ni gigi koseluok maler mopedh e kom gimiyo kom rieny maler, kama kine ka wendo odonjo, magi gikma attract, gi attract welo, gi attract, giketo ot bedo maler kendo nyien

Gima timore ka en ni jogi chalo gima kago elephant yath nikech aneno ka gimoro oket e dhoge to kendo wiye no chalo gima manigi feeder, wiye no inyanyo, kosenyany to gimoro donje. Bedni gimiyo elephant yath kata gimiyo elephant gimoro

Kaka inyalo puonjo ng'ato kaka itimo tijni en ni sama idhi timo tijni, imomo ng'atno midwani mondo ipuonji kaito ikete machiegni kodi koro sama itimo tijni to en be otimo koro bang' chieng' moro kosengeyo kata ka koro iweye kende onyalo timo maonge buok moro amora

Aneno ka soldiers nyono ka mar aduwa kendo kae chal kama jatelo obiro ochungie nikech aneno ka gik moko ni ka nyaka dhano nikaeni kendo soldiers bende nyono lo ka aduwa jotelo bende ochung kacha karito soldiers mondo odhiyo.

Gini ok thoo yudore e aluorawa, gini yudoregande mana e osuptal kasto tije en ni kosepim jatuo to ing'iyo kode kaka remo ringo mondo onyis dalili mar tuo

Dhodh nyathi nikod nengo e aluora ma en ni chak mokuongo ka nyathi oyudo iluongo ni colostrum. En chak ma ka nyathi oyudo, nyathi tegno. Kaito dhodho nyathi miyo nyathi golo lak motegno, miyo nyathi tegno, miyo nyathi bedo gi energy kendo odongo ka ochiny

Kae, aneno kichuoyo dhiang' sindan nikech dheni nigi tuo mar del mapokore. Koro kichuoye sindan to sindan ni yath biro ringo e dend dhiang' kasto biro miyo dhiang' recover mapiyo

Tijni nikod nengo ,ng'ech ka ma luore ng'ano wacho ka olor, o roll cholera vaccination, ma ngisoni en vaccine mitimo ne cholera mondo kik tuo mar nyaldiema goyi nikech en tuo marach ma kogoyi nyalo kata teri machiegni gi

Ok othor yudore, gini en iyude mana e osiptal kende to tije en tich pimo malaria. En itimo kode disease mar malaria, en mogolo kaka malaria, in gi malaria mapiyo

Bedo gi lab biro konyo nyithindo nikech sani ng'eny nyithindo moko timo gima iluongo ni computer, computer work en odhi gi weche mag mbui, ka nyathi osedhi somo computer to biro konye bedo ng'at man gi ng'eyo mopogore opogore.

Abiro puonjo ng'ato ni okuong okao pii, kasto ogo pii e buoyo kose go pii e buoyo to obii kasto ka oseiro ka to oolo pii torudho gi brush, kasto olao pii maler kasto pii maler

Ka aneno gini to gima biro e pacha nikech ma en butchery .Nyisore, aneno ka ringo moro ni e iye ka. Gima itimo ka en ni ka iuse ringo, butchery iuse ringo oebed mar diel kata mar dhiang'

Ber miyudo kuom tich mar kompyuta kata laptop en ni omiyi ibedo gi skills mangeny ma are required to operate the laptop. Onyalo konyo ng'ato ng'eyo kuom solve mapiyo piyo

Kaka anyalo yudo puonj koa a e tijni en niya, anyalo biro ka taneno kaka jogi timo gini kendo kaka gilose kasto an be atemo timo kama adhi marach to gikona kasto an be abedo gi ng'eyo koro an be chieng' moro atimo gimoro kenda

Ok othor yudore lakini oyudore mana ka ja stima, ka in gi sitima. Ma en socket kendo ochalo, ka socket michuoye cable mar checho, cable minyal chaje go koae solar nikech aneno mar DC ni, otingo gik mangeny

Kaneno tijni to gima biro e pacha en ni kaa, japuonj puonjo jii kaka jii nyalo operate komyuta. Ka nitie puonj mar kompyuta.Ng'ech aneno ka ng'ato ka ng'ato nigi kompyuta ne e mbele ne kendo japuonj bende ochung' mbele ka to miyo ji kaka onego

Tijni ahero nikech ng'ani temo konowa kaka gweno tuo kama sindan donje ma donj kuom gweno machuo gweno sindan mondo e ka yath oring e dend gweno te mondo gweno no mi nyalo yudo kaka nyalo chango kata ka samoro kichanje.

Ber ma ayudo kuom timo tijni en ni en ng'eyo kendo fwenyo mapiyo piyo ka koro ma koketne gini nitie namab moro mondik e iye kanyo kidhi tisomo ni en dhiang' namba makama midwaro kata ma ok idwar.

ber mayudo kuom timo tjini en ni kisebiro ma iluong'o ni chanjo is avacination kisebiro ochanji to tuoche to tuoche mathindo thindo manyalo gore e dendi ok nyal donjo nikech yudo ka dendo osechanji gi yedhe mowinjore.

Kaneno gini to gima biro e pacha en electric fencing yaani ma kar mach kama stima ringe mokete weyni ma kimulo to nyalo goyi shock

yo mitiyo godo gi gini oselokore bang' kinde malach nikech jomoko tiyo nyaka gi gini e chuako gik moko ma ok onego bed ni ichuako kode kaka nyoyo ,gini ok nyal chuako nyoyo ,gini dwaro tedo gik moko kaka kuon, mchele .Nyoyo rabuon ohinge omiyo mano gas rumo piyopiyo

Tijni inyalo puonjo ng'ato ka kaka saa ma koro idhi etich inyise ni obed machiegni kodi mondo ine kaka i operate kasto enbe imie otemo ka un kode mondo enbe obed gi lony moromo ma onyalo oeparate gini mondo kata koweyego oknyal chande

Gini ok thor yudore e alworawa lakini tije kidhi itiyo kode e pimo power mar betari. Ni voltage en high kata low kata betari opong' kata pok opong'.

Ka aneno gini gimabiro e pacha en lain. Lain konyowa e receive pesa, konyowa kano pesa emshwari, okonyowa e keto pesa e mpesa okonyowa e gocho, okonyowa e ting'o nembni ji. lain konyowa e tije mang'eny.

Gima kelo mor kaneno ka, aneno ndege mochung'ka. To ndege kelo ga mor, kendo ndege ni, nyaka bed ni en ndege ma manyo gimoro e bwo pi ka. Bang'e to obiro golo gino oko kosegolo to wabiro neno gima ndege ndege no dwaro e bwo pi ka.

Ma iluongo ni masind liedo. Kendo sama itimo liedo, to idwani igomb ing'e ibiro bedo but jaliedo ni, kasto inyise ni opuonji kaka itime kaka i operate kasto in be chieng' machielo, ibiro kawe to i operate kendi ma onge ng'ama konyi.

Gima biro e pacha kaneno gini en kaka japuonj puonjo nyathi kendo ipuonjo gik maricho richo dangerous objects are like fire gin kudho gin musmende, gin wembe gin chup ni mong'ad ong'adi gin kite magi gik ...

Gini nikod nengo malich nikech wheeelbarow en okonyowa e gik mang'eny. wheelbarow konyowa e tero mbolea e puodho, wheelbarow konyo wa e sama i dhi e mjengo, wheelbarow konoyo wa e tin'go pii, wheelbarow kata ka idhi e site, wheelbaro no monyo wa e tije mang'eny.

Tijni nikod nego e alwora wa nikech ma okonyowa ka gari ni osekawo gik mogolo marichoricho gi nitie kama idhi ipuko gi e to bang'e kama odong' ni be indaso ma gik moko nyalo wuothe maler.

Ma en biscuit, to biscuit ni en ilose gi gik moko moriw kaka mogo mar ngano, sukari ni e iye, chumbi mathin ni e iye. Ikete gi ingredients mopogore opogore mondo mi olose godo.

Ber ma iyudo kuom tijni en ni tijni kelo rieko. Ma aneno ka japuonj puonjo to nyithindo somo. Bang' ka nyathi osesomo, to obiro yudo rieko. Rieko no koseyudo to biro konye yudo tije owuon kata ma onyalo timo gi nyawadgi.

kit gini ma ahero en ni computer kata laptop konyo wa e somo mapiyo piyo ,gini inyalo tiyo kode e somo ,inyalo tiyo kode e oro ne ng'ato barua inyalo tiyo kode nyaka eyor oro documents for future reference.

Simu ni kod nengo e alwora nikech okonyo wa e wasilisha ujumbe, okonyo wa e manyo gik moko e internet, okonyo wa e nyaka kano document, okonyo wa e google gik moko, okonyowa nyaka e neno gik moko e mbui, okonyo wa nyaka e wuoyo gi ji.

Teknolojia mikelo manyien gi bende nyalo chocho yore mag somo e class kaen kaka ma ka class mar 8-4-4 to sani koro okel CBC, CBC ni bende ng’eny ji okwinj tiende koro okelo chochni e yore mag somo nikech gikmoko ma wan neok wasomo.

Kit gini ma ahero en ni gini kosebedo processed ti kelonwa go to wamadhe. Gini sa ma imadhe to i enjoy i enjoy life nikech ma en mango fruit or an orange fruit

gini iluongo ni drone. Drone ni en isete koda ka machine kosekete moketne battery, to drone, drone isetone machine kasto i press to chak achaka tiyo to o capture man e koryamo

E keto, kaluwore kaka CBC sani okelo teknolojia gi, okelo nyaka ni nitie moko mag PE, nitie nyaka puonjruok tedo, nitie nyaka pidho chiae, nitie nyaka dhi e puothe timo Agriculture nitiie nitie nyaka Business.

gini nyalo kelo ng'eyo a mar jopuonjre en ni ka nyathi dwa chako gi computer. Kotiyo gi computer, obiro medo obiro gain knowledge mapiyopiyo kendo obiro ng'eyo mangeny. Kodhiye agriculture odhie pur, obiro bedo gi lony kendo obiro ng'eyo mang'eny bende.